Ore ebae naibunga eimu enkibelekenyata oloingang'e naa, empejore orkeek, amu ore na tenipej ilkeek naa, keer, enkop, ningiel enkop, nelotu olameyu. nimitoki taa taata ayau hewa sidai. ore enkae naa, noise pollution naa, anaa tenakata Kuna ampunini naayau empuruo toronok, neingiel enkop. entoki naidim aibelekenya olameyu.

Ore apa ina neyaua asara sapuk enkop amu eetuo irkeek neya enkare nkajijik, neuroo nkajijik neturu irkejek ,neya mali oltunganak meinyal enkop ,neeku eyaua apa asara sapuk oleng, ore tenakata entoki naas ,pee aibooyo naa peemaji eweji nekarere naibooyo naa metaa mitoki enkare aya enkop ashu ayau mathara naijo enapoolong.

Ore inkotoi enkiremore naisho enkop metishima enkop aitobiraki naa eunore nijo taata eno mpoosho amu taata piun imposho ning'as apik emboleya arashu irpaek nipik emboleya enkop netum enkop emboleya sidai nitobir enkop neeku ijo eno irpaek euno naijo eno nkuashen nitobir enkop basi nesidanu enkop nesidanu oloing'ang'e lenkop mitoki asidanu enonkulukuoni enkulupuoni ina kop neeku Nena tokitin irpaek imposho nkuashen Nena tokitin pookin ninye enya ninye naitobur enkop.

Ore ena naa idaikin naidim aatubulu te nkop naairowua sanisana anaa enkop ang, naairowua naijo emakat, naa eunoto oo ntokitin naijo mpoosho. entoki nijo, ilpaek, entoki nijo paipai. entoki nijo ilmaembe, entoki taata nijo inteenku, ilnyanya, paipai, amu ore Nena tokitin meyieu enkop nairobi oleng, naa kesidai naa tenkop ang'

Ore nabo naa, pee ibungari esiai enkisuma anaa peetum taata nkera ang entaisere .nibungi nkera. ore enkae, naa pee ibung'i eramatare. ore pee imbung eramatare, nisumieki nkishu nisumieki nkera taisere. ore peeisho ntomonok nkera kutitik, netumi entoki nanyae naa. Taisere ore enkae naa enkiremore ore taata pee iremishoi neeku keetae olchumati onyae tenkata olameyu, tenkata pookin. neeku Ina naa aidim atolimu.

Ore enaitashoki naa ewueji e agriculture, agriculture ninye naitasheki esiai enkiremore, naa kepik mikakati, eeta sii ninye budget enye, naapikakini, nidimie naaji ataasie isiatin, nishori taata budget niso sii ninye iropiyiani, nitashekio, nisho iltunganak empuliya, nisho idea metaa kemiraki ilpaek, impoosho aaya nkuapi eboo, aikunaki nejia.

Wore ene dukuya naa peepali endungoto oorkiek. Amu wore piidung olchani taata nimitoki aata mbolea sidai, nimitoki asidanu enkijape. Wore enkae naa pee mitokini aisudorie iboori kuna ampunini naar enkijape esiai empuruo niana naata noise pollution. Wore enkae naa pee iremishoi tenkop amu wore pee iremishoi nesidanu oleng' oloingange lenkop, naa wore enkae niboori esiai nijo ene carbon credit amu wore esiai nijo ene carbon credit naa kiinyial naadi oloingange amu keeku keeta mikakati, intokitin nijo niana.

Ore dupoto enye, naa ketum taata aanoto umuhimu, tenedoli muhimu enkibelekenyata oloingang'e, anaa esiai enkiremore, amu ore entoki pookin tene tenkop naa, ore ninety percent naaa enkiremore. ore ene dukuya ,ore enkiremore naa kisaidia pooki ng'ae. amu iyiolou netum katitin are amu idaaare, nisumie nkera, nitum ntokitin ninyia tenkoshoke, niboliei biashara.

Ore ebae naitiship tene, naa ore ena naa enkiremore nadol ajo olmatundai ele onyaw, naa keretisho, amu kitobir Ina terit eina kop, naa Kenya nkishu, nenya nkishu ele Shani, netonieki aitaas olopiro, neeku eeta faida ena oleng, naa kaitiship ena siai oleng.

Ore enaas naa ore tenkata olamatu. neyioloi neyiolou iltunganak ewuejitin neemany tenakata Niko olameyu. neitobiri, taata neeku keetae ine menya taa ntokitin ene. ore tenkarata olameyu nenya ntare nenya nkishu. aikunaki nejia. ore tenkata olari neetae ewueji. neji memanyi. taata pee itobiri esiai. oloingange. neetae ewueji nemanyi tenkata olari. ore tenkata olamayu nenyae. neetae sii, iltunganak naa kejo maifunga ntokitin ore tenkata olari. tenkata olameyu netumokini taata atimira.

Ore euroto edaa asara naa teniun edaa nesha olopiro sapuk, nelotu flood. nidapash Ina daa. neeku naa sapuk ena toolairemok, ore enkae kata nituunu edaa, nipik olchampa, nedungo enkare, nedungo enchan, metoyu naa Ina daa, neeku eitu kisaidia. ore enkae kata tenejing inguesin enkop, nejing ilkachaoni nisagisha enkop nisuj, nikunaaa nejia nelo naa asara.

Ore pee idim aimie olameyu, nidim ilarin kumok, pee idim aimie olameyu, naa keng'as aata irishat, aa ore Irishat, naa nchere ore tenkata olari, neetae ewueji, neetae enkiroroto..naa keji ore peeku enkata olameyu, ore enkata, olari nemenya ntokitin enye mpaka olapa lioje. ore pee ebaya elaapa. ilapaitin oijp kelakua enchan, ashu looyioloi ajo Ile nkata olameyu naa ine kata Enya ntokitin. ore sii esiai enkiremore, naa kidim ore tenkata enchan naa Kenya ntokitin, amu ore taata nimitumoki atanapa enkare enkop. nemetumoki enkare aifrada, neeku tenesapuki enkare nemeoroo nkajijik. nesheti nkajijik tolmuundi sidai.

Ore eniko, oloingang'e eishoi olchampa, naa ore taa kulingana anaa enigira ailunishoo, ipik empuliya, emidung irkeek, niminhial naa taata enkibelekenyata oloingang'e. kake ore naa pee idungu irkkek ningiala irkeek sapukin, ni attract enchan.

Ore enaiko naa, eh peeketae ewueji na ore ene wueji netii nguesi nemepuo inkishu inaalo amu, tenepuo naa nepuo aitanyamal inguesin neiteru naa taata inguesin nenya inkishu. Ore ena kae eare naa pee ai advice sirkali pee ikar ilaleta loo nguesi metaa keeta boundaries . Ore enkae irkeek otii enkop naa, pee medungi irkeek naa taata ainyial metokoitoi naijo intokitin ake itayuni kake mitokini adung irkeek naa taata anyielnyiel.

Ore enainyiala naa, eh etudungo iltunganak irkeek nidapash. Neaku naa taata keyaku ekidunget enkop neaku meeta etoki naitoki ai attract enchan. Ore enkae naa eshomo iltunganak apuo loipung isinkir neaku kekinyi esiai ekiremore te kisumu.

Ore enaiko paayiolou ajo etaa esha naa, eh keeta dalili etoki naitodolu tenkop ang irmasaae amu, ore ninye irkeek. Iteru irkeek ai shade kuna naaji leaves aitadoyio intokitin. Ore enkae naa kitodolu ninye inkishu openy ajo Kesha amu, keeta inkishu ormonokie oitodolu ajo etaana enchan. Ore inkariak nitodolu sininche, nitodolu ekijape oloingange egira awoshiwosh enchoto napirari . Ore ae nikiata oshi ake irmasaae dalili naingor openy enaa enchan enaa enkata naji ore olapa loje naa keetae dalili enchan . Neaku nejia etiu.